Ataasa apa enasia pee atum iropiani mainyangunyie intokitin ainei enaa endaa nanya ashu credit naosh inaduo apa sababu pee atum impesai naitumia

Enetipat ena baye oleng' amuu, ore olaasanai le esiaai lena baye naa ketum iropiyiani tenemirr kuna tokitin, naa ketum iropiyiani naaidim ainy'iang'uny'ie enkurma enkang' eny'e naa kiidim sii ainy'iang'uny'ie inkilani teneeku etimira kuloo miwa.

ee ore ena kipirta na kisidai oleng tosesen lontungani ,amu enda naa nashula shula ketii imatunda na kisaidia ilmatunda oleng tosesen lontungani eti impuka na kisaidia oleng temponaroto osarge tosesen lontungani, ore si olgali na kisaidia oleng te tenaloo duo engolon ,ekitangol olgali oleng niaku embae ena sidai oleng te te tekila olong oltungani,

Embaye ena nanyor osesen loltung'ani amu ketii indaikin naashulashula ene wueji naa kenyor osesen loltung'ani endaa nashula shula amu. Ketii orgali ene naa ore orgali naa ekitagol ore impuka naa ekiponiki orsarge teninyia ore osinkiri naa endaa nanyor osesen ore sii ninye naa ekintagol naa keitobir osesen lino .

Amu endaa ena nashulashula naa embaye sidai tosesen loltung'ani amu ore ena daa ketii enkirin'go naa ore inkirik naa ekintagol oleng osesen lino naa ekiponaa sii keponaa sii esapuko osese lino naa ekintagol ore impuka naa. Ekiponiki orsarge oleng impuka teninyia imbuka ore orgali naa ekintagol siininye aisho engolon sapuk oleng piindim ataasa esiai oonkaik inonok.

Ore enkata nemaata oropiyiani ashuu enkata nanyamal oleng naa kaidim atudumu impisai tena tene mpisai naa kaya nashuku naa kaitiship oleng amu kaaku naa aisaiidia tenyamali naata naidip ina nyamali tinakata kake kashuk ake toonkulie olong'i amu imbisai naasieku mpisai naajing'u teleleki naa impisai naajing'u tenkata niyieu inyamal oleng.

Keitodolu ena baye ajo kitoning'ote tesiai olturur oshi nikiasita naa keitodolu ajo ore ena siai ang naa keloito dukuya nikitodua embaye sidai nagiraa aaendelea tiatua iyiook ajo embae naaidim ayau dupoto tiatua iyiook naa ketii ina ketii dupoto atua ena baye nikiasita.